Nĩ kĩrĩma kĩa Mt Kenya na kĩgucagĩrĩria ageni makĩria nĩũndũ nĩgĩkoragwo na kamũcurũmbĩ, arabu nĩmatambaga igũrũ arabu nagĩkoragwo na nyamũ cia gĩthaka iria meroragĩra.